Ore ena na endaa ornushele oteyieraki tenebo ompoosho na ore enadaa kesidai oleng amu megol oshi enkinyangata enye na keidim atangam ltunganak kumok amu ore pilo ainepu oltungani enkilo nabo ormushele nakidim atangam ltunganak ile arashu ata tumon na kesidiaienadaa amu kelo na aponaa osesen ntokitin sidain nanare petum osesen petum biotisho sidai ana carbohydrates tenebo o proteins na ina na esidano enadaa.

Enetipat enabae temurua ang oleng amu, ore naa ena siai nawuoitai apik inkaitubulu olpaek olchani. Naa enetipat amu ore pee epiki ilpaek olchani naake ore tiatua ilo shani nake etii sii embolea naa ninye nalo aiko kuna kaitubuku metubulutu oleng. Ore sii engai, naa kelo aar olchani ilkurruk arashu emoyian naata lelo paek. Naa ore etiu neja, neisho ilpaek metubulutu newuo aisho oleng metaa niatayu oltung'ani enkesare sapuk. Ore sii tena aitoki, ore pee ewoi aitayu kulo kurruk, naa ilo atum oltung'ani mavuno kumok, amu metii naa entoki nalo ainyal ilpaek linono. Neaku ilo atum enkesare sapuk.

Ore enedukuya naidim atejo naa ore kuna naa imboka natuunoki tenkiti wueji, tioriong olchamba ake tiang. Naa ore paa enetipat ena bae naa enetipat amu, milo melo sii aitumia oltung'ani olchamba sapuk teunore ekuna poka. Amu ilo ake aibung', nishet enkiti doinyo nilo naa aun impoka inono. Naake aisidai amu sapuk enkesare, ilo atum impoka kumok naa, naa itum tolkiti shamba naa aisidai amu ata lelo lemeeta ilchambai sapuki naa ewuo atum naa engolunoto nawuo aunie siininche endaa enche tonkutiti wuejitin naata.

Enetipat ena baye napiki ashu nawoi naa airem inkera tenebo o nkinejik amu ore naa eramatare e kuna tokitin nemegol sii oleng. Amu ore pee ilo oltung'ani aramat inkera o nkinejik naa ore ake entoki ninare piatau naa nabo iata ake olkiti shamba lowuo atumie nena tokitin inkujit o mbenek nawuo anya. Nemeyeu sii ilchanito kumok. Naa ore esidano e kuna tokitin naa ore ana enker, ilo adol ajo idim ninye atoishoyu mara uni tolari neaku ilo na oltung'ani atum inkera kumok, na indim atimira naa aitaasa engai siai. Naake sidai sii amu indim oltung'ani ateyeng'a sii nimir inkiri ashu nimir ninye nena kera. Naa ina naa esidano eina siai.

Ore naa tolchamba lang iyook tiang, ore inkoitoi nakesunyieki, nenapi, neshumi ilpaek tolchamba, naa ewoi naa akesu iltung'ana. Ilo naa aiger iltung'ana, matejo iltung'ana tomon pee ewuo naa akesu lelo paek. Ore pee ekesu, nepik ilbenia pee ewuo anapu ang' arashu ing'oru oltractor oata entrela, newoi apik ilpaek, nenapi mesho ang'. Ore pee ebaya, nipakal, ore pee etoyu, ning'oru entoki naji eshela, nibel. Ore pee indip atebella, nintoki apakal pee etoyu oleng. Ore pee etoyu nipik olchani nilo naa ashum tolbenia arashu tiai toki akeyie nidolita ajo aisidai.

Ore naa nabo ewoi akesu ilpaek neing'uari eitu eshumi oleng, matejo naaduo nabo ilo oltung'ani akesu ilpaek linono nilotu apik ewueji neshal akeyie neata enkiti kirowuaj, ore teine wueji naa elo adumaa ena kijape ashu ina shan natii enkop teinewueji nejing' atua kulo paek newuo naa apurda kulo paek nejing' enkeeya arashu osumu torrono oji afflatoxins naa ore naa ina melo aku endaa torrino, engarake, eshomo ena daa ang'amu ina barafu nelo naa ainyal kulo paek. Neaku ore pee etueshumi ilpaek oleng, naa kewuo ainyala. Naa ina naa.

Alo naa nanu ashilaa engari alang'u emukokoteni osirkon amu, ore aloito aya endaa olchamba naake elelek esiai naa engari amu kesioyo naa engari. Naake eidim atanapa olola sapuk, anap naa olola sapuk engarake, egol naa engari naa sapuk naa meitumia sii inguvu ana noltung'ana. Bora ake itipika eilata naa elo naa anap. Alang'u naa emukokoteni oosirkon amu ing'as tena airot kulo sirkon neya neitamaisho kulo sirkon neya nenauru, netii sii esiana nemeidim atanap kulo sirkon naa duo nabo ewuo nenauru neaku ebaiki nemenap sii endaa sapuk, neaku ina paikashie nanu engari alang'u emukokoteni.

Ore naa ena naa sipitali nabo olmwalimuni otii naa naa keji ena sipitali Homabay County Teachers and Referral Hospital. ore naa tena sipitali, naa sipitali nateshetaki pee elo abak iltamoyia opaasha. Naa ore ena sipitali naa ebak imoyiaritin napaashari amu sipitali sapuk naa naa kelo sii aret lelo daktarini ashu nena kera nawuoita aisomare esiai olmwalimuni petum sininche atayiolo esiai embaare naa kelo sii aret iltung'ana amu ewuo iltung'ana atum embaare, netum ilchanito, newuoi naa atum biotisho sidai naa ina naa adolita tene.

Ore naa imasaa naata enkirobi naidim ilairemok lo maua aitumia naa ketii emasaa sapuk naji olfrij. Naa ore ena toki naji olfrij ewuo sii ilairemok apik imaua enche amu ore atua ine wueji olfrij, etii enkiti, imashinini naitobir atua inewueji meiropija metaa mewuo naa atoyu imaua inono nabo elo nipik atua. Kore sii eniare, etii ewei neji cool rooms a kore enaalo naa ilgilat oata, oiropijieki oleng metaa metoyu imaua nabo ipik atua. Ore sii engai, indim aing'oru imotio nipik enkare nilo naa adung'u imaua inono nintadoiki ntonat atua ina are naa kewuo abikoo nena maua eitu etoyu sii.

Ore ingolikinot natii enapata endaa too ndekei, naa ore enedukuya naa elo sii agolu ina siai amu iyeu oltung'ani iropiani kumok pee itilaki atipika endaa ino endeke meshomo engai kop. Ore engai naa elo neaku ena teke kiti neaku menap endaa sapuk. Ore sii engai, naa eyeu sii intokitin nagoli nawuo arip ena daa matejo naa anaa lelo frijini arashu okulie tokiti naa, naa ina naa engolikinoto nabo ewoi anapie endaa endege.

Ore naa eneiko ena kampuni arashu ele kioma le Victory Farmers Kenya pee edol ajo eitabaitie isinkir lenye a sidain inkauntini napaasha, naa ore enedukuya naa nabo naa ewuo ashum kulo sinkir lenye tewei sidai, amu ore naa pelo anyilu ewi neshumieki isinkirir, naa kewuo naa abaya ewei newoita duo a sidain ake. Ore sii peitokini, eniare, nabo aitobir arashu aibung' kulo sinkirir oleng mincho naa ake enang'aring'aari negiligili amu ore naa ewuo ainyala siininche agiligila neja nelelek esioki apurda. Neaku enare akeyie neibung'i oleng tesidano. Nenare sii neipaki arashu apik intokitin sidain anaa akeyie inkutiti pirai ashu inkartasini metaa mewuo siiduo aibukorri awuo kulie weitin. Arashu metii ewei neitoki awuo aibukori matejo engare abukokino neaku enare naa neija. Nenare sii neitobiri ewei nenapieki metaa eata sii enkijape sidai

Ore ena siai naa esiai naitumiai esola pee ewoi arumorie enkare metabaiki olchamba pee etumi atubukoki engare inkaitubulu. Naa ore paa enetipat ena siai, sidai ena siai amu melo, meyeu sii isentei kumok nilo naa alakie matejo ositima amu ore naa esola, ore ake iata esola ino netii enkolong, mintoki sii ayeu enkai toki. Ore eniare, meeta sii ainyamali ena toki enoshi nyamali naji kajo einyal iltung'ana ashu inkishu, aha. Asidai ake ninye amu, ore ake etii enkolong netum inguvu nalo ayietunyie engare toreyiet nebukoki inkaitubulu engare newuo naa inkaitubulu abulu oleng metaa nitum oltung'ani enkesare sapuk.

Ore naa enewueji nadolita iltung'ana aare ogira aitumia entoki naji ospade, naa ore naa kulo tung'ana ayiolo nanu ajo ore ena toki natii ene naijo enkulukuoni, embolea ina a enoshi naji organic manure. Ore naa ena polea, naa enoshi naitaini toonkishu arashu inkaitubulu arashu naa noshi tokitin e atuai naitumiai. Neaku etiu anaa egira aibelekeny kulo tund'ana pee etilaki atijing'a enkijape atua pelo naa aoku ena polea oleng pee ewoi aasishore tiatua embaret. Naa eibelibelekenyi neija petilaki naa atijing'a enkijape atua pee elo naa aitobir ena polea peaku sidai oleng.

Ore tenewueji nadolta iltung'anak aare naa kajo ore obo olairemoni naa ore olikae naa ol olaing'eni naa ogirae autaki ele airemoni esiai enye netu ena ele airemoni anaa etuuno endaa naji cucumber tewueji neji greenhouse naku eloito ele aing'eni autaki maniki etii entoki torrono natupukuo tiatua ina daa enye natuno arashu kajo etii makosa natii na kepuoito autaki pee elo sininye adol petilaki naa ainoto enkesare sapuk nabelo akesu ina daa enye.

Ore naa sababu sapuk peyie ewoi aitoi endaa eitu eshumi naa ore pee ilo aitoi endaa naa iloito aitayu engare pooki natii atua endaa ino pee meitoki alo abik teina daa, amu ore pee eton engare tiatua endaa naake elelek elo ainyal ina are ina daa, pee elo naa apurda ina da neitoki naa ainyal inkulie daiki arashu nelo naa aaku osumu. Neaku enare nepakali pee epuku ina are pee etilaki ena daa ashomo atotona te nkata sapuk enyaitai naa akutiti

Ore naa ena naa esiai nawoi naa aun endaa te green house newoi naa apik ilkutiti paipi owo abukoki kuna daikin enkare, na ore eneikunari, ore pee indip oltung'ani atuuno endaa ino ashu ewen eitu iun, nilo naa aing'oru olpaip oimita engare atua nipik bata olelo ainini liyeu nilo aunie ena daa ino. Neaku ore ewen eitu ipik, nintori ilainini niime ele paip, niime siininye engare pitilaki ashomo atuuno enkaitubulu ino ore pee indip atuuno, mekure eatayu enyamali enkare amu elo ake atum enkare naing'ua ele paip teine wueji.

Ore naa tenewueji adolita iltung'anak aare wenkiteng nabo nakajo eturori naku kore kulo tung'anak epuoita naa adumu ena kiteng peitasho amu kajo eturori ena kiteng enkarake esumash amu elio naa inakop ajo metii naa enchan nemetii nkujit napuo naalo anya ena kiteng neaku etiu anaa isumash ena kiteng nemokure duo eeta ingufu nalo aitasheyie nemetii sii enkare naok amu kajo kore enakop nemetii enkare nemetii enchan nemetii sii duo entoki nanya ena kiteng naku esumash natama enkiteng netaa enaa peye.

Enetipat ena baye temurua ang amu aisidai nabo euni impoka tolkutiti chambai loshi otaniki ang amu kore pee ilo aun naa ilo naa oltung'ani atum impoga sidain naa kesidain tiatua osesen loltung'ani naa kore pee ilo aun ilo atum oltung'ani impoka kumok naa alang'u nilo oltung'ani olduka ainyiang'u naa sii tena intoki oltung'ani anyikaki naa amu ore kulo chambai meuni tenela lelo chambai olakua ilo ake aun etaniki atua aji teine wueji enkaji ino pee isioki naa alo aputu pilo ayierr.

Ore naa ena naa elio ajo olchamba otekesaki ilpayek naa ore eneikunari tenkop ang kore ake petoyu irpayek nepuoi naa akes nitaini irpayek ning'uari imasakara tompareti arashu kore oshi etaa ewoto ilpayek nepuoi adumu apik isitekini ne ning'uari metoito oleng pee epuo akesu naa anap ang neku kore pee eidipi atekesutu tonena sitekini nepuoi naa aboloki inkishu metama nena masakara peishunye peitokini sii aipot ilo chamba peuni enkae daa.

Ore naa eramatare onkishu kumok neshomo aibelekenya oleng tenkop ang amu ore opa naa ke eramat iltung'anak inkishu kumok naa ore opa teina kata naa sapukin apa ilchambai arashu iwuejitin newuo adaare inkishu kake ore tekuna olong'i etuoki opa aworiki poking'ae olchamba lenye neaku kiti ewueji nilo ae atumie naa nabo iyata oltung'ani olkiti chamba neaku egol naa pei iramat inkishu kumok amu ewuo nelai naa inkishu enkujit tenkarake etaa sapuk olchamba oleng neaku eewuo aibelekenya enkarake ena naetuoki aworiki naa poking'ae olchamba lenye amu etaa kumok iltung'anak ore sii penyaaka aibelekekenya naa ena nashomoki opa ayau inkishu kunda e grade ore nena kishu naa kore enkiteng nabo enyaanyuk ake oloota enkiteng nabo e grade oloata inkishu tikitam kuna e kienyeji naaku ina nena naa naetuo aibelekeny ena ramatare onkishu kumok.

Ore naa tene wueji nadolita iltung'ana kumok oishopo inkilani napaasha oo nkanisani napaasha. Etii sii isilamuni, etii ilkiristoni, o kulie tung'ana naa oata enkiseremare napaasha, neaku etiu anaa eetuo aatumo kulo tung'ana pookin arashu olarikok loo Kuna kanidani pookin, peetum ayautu toki nabo arashu pee epuonu airo entoki nabo matejo ake iyie anaa esiai naayauni osotua atua olosho amu ninye oshi enyori aipoto ilarikok pooki loo inkanisani, peetum naa airurumo olosho peewuo naa eata ainyamali. Neaku ore kulo naa ilarikok oomonito.

Ore naa ena tenanu naa adolita iltung'ana ashu elelero oishopote naa keutu ena kishopo enye ajo ewoita naa adung ashu asotu olchafu newuo naa sininche aitinyil inkaulele enche. Nenapita naa ilbenia owuo asotoki ilo chafu. Naa kewuo naa asotu olchafu too ntaoni naapaasha neitinyil naa metaa sidai sii ilmanyara omanya iltung'ana pee mewuo netum imoyiaritin tiatua olosho lenche.

Ore naa ena naa esiai opa naetuo aitayu olosho le Kenya naji Huduma namba. Kore ena Huduma namba naa enkipande opa natejoki opa epuonuni opa aisho iltung'ana pee eitelelek naa esiai pookin. Metaa ore opa nelo neima ena naji Huduma namba neaku menare opa neatai inkipandeni arashu naa inkulie tokitin, amu ore opa Huduma namba naa kelo neas isiaitin pooki amu kepuoi, kenapita naa opa details oltung'ani pooki, ometabaiki naa nena e birth certificate o nkulie tokitin, neaku elotu opa ena toki aitelelek esiai, kake nepuonuni naa opa apik siasa neurori neitu naa eitoki aaku, . Neaku etudung'oki naa opa Huduma namba mekure opa easisho.

Ore naa ene wueji netiu anaa enkopisi napuoi aiger iltung'ana aapik, airegista naa matejo anaa eidim neaku enkopisi e birth certificate, arashu enoo nkipandeni, arashu enkai siai ake iyie napuoi aiger iltung'ana, apik atua regista olosho le Kenya. Neaku ore oshi te ena kopisi, etii naa iltung'ana oopuo aret iltung'ana pee epuo naa atilaki atang'amu Nena siaitin nanare neas, anaa matejo duo enkopisi nadungieki inkipandeni, etii naa iltung'ana loopuo aaya ilkulie aa lelo oetuo adung' enkipande neya naa fingerprint nepuo naa aiger, nepiki naa sininye atua imashinini aa kompyuta pee etilakini ashom ainoto naa inkipandeni enye arashu birth certificate enye arashu kulie tokitin naa nanare neiregistai.

Ore ena Siai naa kasipu isikarini oetuo ebaiki negira aiparishore ena tankile, arashu netii toki nayeu nening'u tena tangile naa etii sii enkaina nadolita naata esimu naijo iyie eirekodita , neaku ebaiki neiriwaki kulo tung'ana ilkulie isupukin lenye arashu ilbotoro lenye ajoki enchom entaas uchunguzi fulani , nejurjururu arashu nimparoshorere Ina tangile maaniki etii toki nagira aing'oru kulo tung'ana pee eyiolou, neaku epuoitai naa airekod Ina fidio anaa peutu ena simu arashu kajo empisha eoshoto pee ewuo autaki lelo tung'ana oiriutua ninche ajoki weena naa entoki naji evidence.

Ore tenewueji nadolita iltung'ana wuare oitashito tenkofisi, mayiolo tenaa enkofisi e county anaa enkofisi eaji kake ore endakai bendera nabo naa ene Kenya, ore ena kai mayiolo tenaa ene East Afrika anaa enia county neaku ore kulo arikok oitashito tene nayiolo obo, neji ninye Oscar Sudi. Netiu anaa eitashito tenewueji nakata eatai kajo nakata entumo nataasaki neaku ore peidipi newuoi naa aos empisha neaku enkofisi akeyie ninye ene natii ilarikok opaasha lotii ele oji Oscar Sudi.

Ore naa ena naa eutu olkioma oji Kenya civil aviation authority. Naa ore sii ele kioma, naa olkioma olo aduaya arashu arip, nelo naa aishooyo iroruat arashu inkitanapa naasuji tiatua ereware oo ntekei, naa ninye naa nalo aiger iltung'ana neishooyo Nena satifiketi nelo aihakikisha ajo keatai naa intekei sidain we elototo sidai oo ntekei.

Ore naa ene wueji naa olchamba otarasaka enkima, naa ore naa peelo arasaki olchamba enkima, nelelek naa etii engwarai Ina kop netalaki enchan tenkata naado, neaku ore ena kima, elo naa oshiake netii enkima napuku ake openy enkaraki enkolong', nebaiki naa ninye nashomo naa apuku nenya ele chamba. Ore sii enkai naa ebaiki netii kulo tung'ana ook isigarani, oshomo naa anangaki enkima , nelo naa aibung' ele shamba . Arashu etii naake olopeny oyou nelo airem olchamba lenye, neaku ore enkoitoi naalelek naaji naasie Ina naa engas apej ilo sanag arashu entim natii ine wueji pee etilaki ashomo atafuakana, peelo naa atur, neelo aun .

Ene tipat ena siai naitobiri ilbaribarani te idialo e reserve amu ore naa ine nabo ilo adol etu anaa me ildukain sapukin naa,. Neaku eitobiritai ilbaribarani tene wueji pee etilakini ashom atabai sii ninye inaalo e reserve amu ebaiki naa inaalo oshi einguaa endaa sapuk napuoi Aamir too ildukain. Neaku eitobiri ilbaribarani pee etilaki ingarin aima ashom naa ayau Nena daikin, naa ore sii pee epuoi ainyang'u impekoi ashu imboleani teidialo olduka, nepuoi naa eimie kulo barabarani ayau naa enaalo naunishoreki. Neaku sidain ilbaribarani amu eitelelek oleng' esiai enkiremore .

Ore enewueji naa adolita iselenken nagira aoku enkare , ore naa enewueji nebaiki naa india kop olturkana nemetii oshi enkare , neeku egol oshi elototo enkare neeku itadadokito ilo turoto pee epuo aoku nepuku aitasaki irkulie otii auluo ilo turoto , negol sii enasiai amu kekiti naa enkare negira aok iltunganak kumok, nebaiki neokito iltunganak tenebo onkishu okulie tokitin naa kumok , naaku egol esiai enkare teina kop enye.